Kũrarĩ na mbura ya mũiyũro ĩrakua gĩko, na maaĩ nĩtamataratherera. Na nĩ ũru mũno tondũ rĩu ciana ciambĩtie gũthakĩra maaĩinĩ mau, na nĩ maaĩ mangĩrehe mĩrimũ ta kũharwo gatema, gũtahĩka, marĩria, kumbe thirikari nĩyagĩrĩire ĩgathondekaga mĩtaro ya gũtwara maaĩ mau nĩgetha magatiga gũcokanĩrĩra handũ hamwe.

Thutha wa kũheo mwana, mũtũmia nĩ athimagwo kũrorwo ahingukĩte nginya ha na akahũrwo mbica mwana oneke ũrĩa aikarĩte. Na thutha ũcio akaihũria bairo. Thutha wa kũheo mwana, mwana nĩ ainamagio arorwo kana nĩ ekũrĩra. Arĩra, agatwarwo handũ hena ũrugarĩ, ageekĩrwo nguo, arabu agatwarĩrwo mũciari wake.